Mondo ng'ato otim tijni, tich ma pidho punda nego oger od punda. Kosegero od punda korangonegi ni punda adi moodhinyieu. Kosegero bonyieo pundago tonego oketgi tomigi chiemo maber. Chiemo manigi ndhadho. Tonegong'enia, punda modho pii mang'eny koro pii nego obed kanyo mang'eny ma kagidwaro pii tokgikos pigno, pii nogono. To bende ka gituo nego ote, othiedhgi kendo omigi yath tok mana ka gituo. Nego otergi mondo ochanjgi to bende kikoti kodgi e tije matektek, iyudoni punda timo tich moinge. Koro onego otii kodgi e yoo maber tokendo oritgi maber.

Aneno kajapidhni opidho dhok to dhok maneno kae gin dhok machiwo chak. Dhogegi aneno ka imiyogi chiemo manigi ndhadho ka to kendo dendgi ler kendo gin dhie dhiang' dhok ma ithiedho maber kendo kakimiyogi chiemo maber. Japurni yudo chak mang'eny makaodhi maouso e chiro toyudo pesa kendo oyudo ohala monyalo konyorego eode totimgo gikmoko achiel ariyo moko

Japur koseloso ndalo bopuro maber koro lure ka en eka kata abich todhichune ni ondik dhano makonye pidho. To ken eka mathis to onyalo timo tijno gi anyuolane kata en kende. Koro ka en ndalo maduong' kosendikoji bopidh maua, bopidh majanni bodongo, bodoe. Kosedongo boromo kuma koro inyalo, inyalo ng'wede, jokmondikogi ng'wede to koseng'wede bagikete kikapu asto gidhi to giketogi kamoro kachiel kasto ikaogi titerogi e kambi kuma gikadhe chenro mopogore opogore ba kuma koro gichope duka ma oganda nyalo nyieo kagisenyieo togitigo e tedo chae.

Mae en tij lupo. Janam malupo e nam madongodongo negobedgi yie to kendo obedgi gogo manyalo miye tich mayot. Yieno nyalomiye tich mayot ma kaene nam tobayabaya gogo tomako rech. To ng'at ma ti, janam moro matime ko e nini mathiso nego obedgi yie mani, negobedgi tol manigi oloune. Koro kaosemak rechgi gijanam moro manie nam maduong' cha kotiyogi gogo kogole oko. To kajonyiepo ni machiegni tousonegi. To kajonyiepo onge bonego gibedgi gikmoko ma ikete rech to keto rech ok kethre kanyo ma ka jonyiepo neni matis kata okegibiro ginyalokao rechgi to gikano mondo gius odiochieng' mabiro nogono mondo kik gidhie, kik gidhie ni gitiyo gi tekogi nono mokgiyudo faida.

Wuon loo kadwa uso loo ne jalno moro madwanyieo lobno odhie kambi mar jo tittle deed kono kambi ma joloo totero tittle deed To wuon lobno loko nyinge to koro lobe jalno monyieo loono emakoro nyinge bede tittle deed kanyo. Kasto oketo nyaka seyi mare makoro nyiso niya lobno en mare token mar jal manousonecha. Koro lobno ene ma obedogo to okng'at manousoneno.

Japur koseloso puothe, bopuro maber, okao koth nyanya kasto okire. Onyalo kiro gi e lane, mondo puodho onen maber, kendo miye tich mayot saa doyo. Mondo kik oketh seche mangény sa doyo. Kosedoyo nyanyagi, ba nyanya gi ochako golo, ochako golo nyanya, okao yiende to ochwoyo mondo osir nyanya gi ka gidongo. Ka gisedongo, ba nyanya otegno, ma koro giloko gilokore gibedo rakware, ma nyiso ni gichiek, opudho gi. Kendo kosepudho gi to oterogi e chiro. Ka osetero e chiro to ouso to oyudo ohala. Moko onya tiyogo e ot. Koseuso, oyudo ohala e mousogo, onyalo konyore go, kata onyalo nyiewo go gik moko kendo, kodhi moko kendo opidhi nyanya moko.

Mae en pith mar kich, jalno ma dwaro pidho kich, onego orang kuma ber ma opidhe kich. Mokwongo onego, kanyo onego bed kuma opidhe maua mang'eny kendo man gi arufu manyalo ywayo kich. Kose pidho maua e mago, togedo ne kich gi oloso negi ot. To oketo nyaka pi machiegni, kose keto negi pi machiegni mogero negi ot, koro onyalo pidho gi. Nikech kich gi dwaro maua ma gidhiye to gigole ndhadhu ma gitiyogo kuom loso morgi mamit. Ma ka giseloso, to japurni biro to kawo to dhi uso toyudo ohala.

Ma en japur, mopidho gik moko mopogore opogore kaka nyanya, alot, anen nyanya galot. Gi gikmoko mopogore moko kendo. To en japur matimo pur ni e ndalo matin, koro kosepidhogi, aneno ko oolonegi pi. Mondo gibedi, mondo giyud pi moromo gi ka gidongo. Ma kagisedongo tonyalo uso ne ji toyudo manyonge monyalo tiyogo e nyiewo kodhi moko, kata nyiewo yath. Ka bedni tuo wuoke, towuok togoye e alot mopidhogo, kata gik moko go mondo kik tuono keth gi.

Magi jonam malupo e nam maduong'. Gidhiro yiegi kendo gigolo kuma ne gikete. Gidhire ka gikete e nam asto gidhi kuma negiwinjore ni gidhie to gikawo gogo gi nogono to gibaye e pi. To kagisebayo e pi, to ka giwinjo ka kata ka gineno ball motuwe e gogo gino ka nimo, to giywayo gogo no malo, kagi tero e iye asto gigolo rech manie gogo go. Kagisegolo rechgo, kaging'eny, oromogi, to giwuok gidhiro gogo gidwoko kendo kuma ne gigolecha, kasto giuso ne ji, kasto giyudo pesa to gidhi konyre godo.

Ma en pith mar nyanya. Ka nyanya osepidhi bochako dongo ichuonega kede mondo okonye nikech kotii totiga ka gima onindo koro kochuone kede to kedeno geng'e kendo konye koro otii kodhi gima to kendo nyalo miye koro teko mondo omak nyanya moko motigo. Tijni nigi pesa nikech kanyanya odongo bochiek, japur gologi e puodho to koterogi e chiro jo nyiepo mang'eny dwaro nyanya nikech itiyo kode e yore mang'eny. Koro iyudoni japurni yudo ohala maduong' moloyo kata pesa manotiyogo kopidho nyanyagi. Emomiyo pith mar nyanya en tich maber to kajapur otime toyudo ohala mang'eny ainya.

Aneno japidh kich, japith mar kich to kaneno kich gima biro e pacha en morgi magiloso mamit manigi ndhadhu. Ka japith mar kich opidho kich ba kich oyudo gigo duto modwaro opidhone maua ma kumogole ndhadhu to kendo oketone pii kanyo ba kich oloso morgi mamitni. Japithni dhiga tokao morni to kosegolo morni eod kich kuma nolosonegino todhi touse kouse toyudo manyonge mang'eny ainya nikech jowero mor kich itiyogo e chamo gik mopogore opogore to kendo otiyo kayath. Koro iyudoni dhano ohere ainya momiyo japur, japith ma kich yudo pesa mang'eny kuom pidho kich nogono.

Ka japith osepidho gwen kata atudo ba gweno osenyuolo tong' okao tong'gi tokete machine, kosekete machine opangogi e kret kasto osoye machine kasto iloro machine no to ntie kumidio kosedie mashinno to kao nalo machuok to tong'gi tore. To nyathi atudo kata nyathi gweno wuok kolure gi tong' manoket kanyo kose

Jalno madwapidho apuoyo mokuongo nyakong'eni apuoyonogono odhiyudeyo e yoo mane todhiyude kure asto kapokinyiewe kata kapokoyude nogono to ogeronegi ot, kosegeronegi ot oome, koseome to omanyone chiemo, omiye chiemo pile ka pile tokadobedni tuo omako apuoyogi

Ma en agulu. To chon kanochue agulu nichuee mar tedo kata ma chwako to moko be nichueyo mar keto pii modho obed mang'ich makajalmoro nigi riyo tonyalokonyore gi pii mang'ichno. To sani to olokore nikech ngima odhi kiwango odhie ngas moro mopogore. Sani dhano kao maua to pidho ei agulugi kendo sani kidhie ute mang'eny dakiyud pii mokete agulu nikech sani ngima ni malo to kendo jii nie piny masani makoro gitiyo gi gikmoko mopogore keto pii mang'ich. Koro aguluni ineno ka oonge tich. Inyakete mana e pidho maua kata gikmoko mopogore opogore.

Mondo ng'ato opidh gweno mokoyud lar moramora en mondo ogerne gwenogi mokuongo ot kapokodhi bogamogi nego ogernegi ot to kosegeronegi ot boomogi bosogi eodno nego omigi chiemo kosemiyogi chiemo tonego oket nyaka pii kanyo maginyalo modho. To kagwenogi osetoko, osenyuolo tong' bagitoko wayudo nyithii gweno mathiso to nyithii ngweno mathisogi nego be oketgi e yoo maber kaka miyogi chiemo maber. Kasto be onego olornegi mondo kik oyud lal kaka otenga biro tomakogi ba nyaka gibed madongo makoro otenga dakmakgi.

Ma en chieth dhiang' kata inyalo luongeni owuoyo. Ka dhiang' osedieo, osegolo owuoyono toikete bobudhi, kosebudho ochako tou, kosetou to gik moko mathisothiso wuok kuome kaka oniambo wuok kuome manyisoni osetou to koro ober mar tiyogo e puodho tikawe titere e puodho ma idwaro, puodho moselos makoro ikruokne komoe .

Mae en dhiang' ma dichwo. To kaka dhiang' ma dichwo itiyogago, itiyo kode e pur. Nikech en gi teko mar mangény ma onyalo ywa go gi gima itiyogo e pur cha. Mo momiyo tij pur bedo mayom. To kendo japur nogono yudo tich mayot. Nikech dhiang'ni nyalo ywayo gino ba gipur ndalo. Seche moko odhi puro ne ngáto, kata opuro ndalone, to ka opuro ne ngáto to oyudo manyonge, ma onyalo konyorego. Dhiang' ma dichwoni, be itiyoga kode ka itero, itero gik moko korgi nyako ka idwa nyomb.

Japuonj mapuonjo e yor mbui yudo pek nikech iyudoni gikmoko lokre pilepile e piny masani. Iyudoni ne gimoro neipuonjo e yoo makamae tokendo iyudoni osedhi bolokre.Ng'ato birogi paro moro bolokre koro ipuonje mopogore e yor mbui koro iyudoni nyakani e skunde man dala ka giongegi gikmoko ma ginyalodonjogo e mbui kaka simu madongodongo miteroga e skundegi koro sirkal onego otim matek ainya oter simbego e skunde mak dalago ma kata ka jopuonje koro puonjo e yor mbui tonyithindogi winjo kendo makogigi toginyalotimo gi simbe madongo dongo go. To sirkal onego opuonj nyaka jopuonje ka yoo moro manyien owuok topuonjo jopuonje kaka negipuonj jopuonjre mondo ong'e gima itemo puonj mowuok manyien.

Ma en tich mar pur. Japur kao loo tokete gunia kosekao loo bokete gunia to gunia ni otuje, otujo kore kosetujo kore tokao kodhi tokete guniani. Koro iyudoni kodhigi tii mang'eny togolo cham mang'eny kosegolo, kodhigi otii togolo nini mang'eny kaka skuma kata alot moramora gigolo mang'eny to japurni nyalo wuodho moko koro kotere puodho mondo kik om piem ne pii gi ndhadhu moko. Koro onyalo golo moko totere puodho mondo odonge puodho. To ka gisedongo tonyalouso ne joala mopogore opogore toyudo manyonge.

Jo Somali ainyainya Maseche negin joma oluoro chikegi kendo netimo, neluo chikegigo. Negirwako kendo giumore gi suka kata leso mapod Maseche moko luo nyaka sani. Tokendo mond giyomb kue garita e aluoragi ne giloso pendni kod asere. To ne gin jowuoi mathisothiso emanokete, noketgi kumoro manegiketo e aluora gweng'.Maniyudoni mondo jomaricho kata jonyore omonjgi ne tek ainya nikech negin vije, ne gin jowuoi matek ainya mane ka jonjore otemo monjogi kamae to neginyalo inyo jonjore go ainya ka gitio gi asere kata pandgigi.

Ahero kodhi mar ADC Maize Seed nikech kipidhe gadiera bonyak togolo cham mang'eny. Tinyalo yudo chamgo mang'eny tokendo kipidhe e puodho onyalo bet e puodhono kata botii kata kakoth nitie kata ka koth onge. Otii maber bonyak maber mogol bando maber makiridho toiyudo ohala kendo iyudo ohala mang'eny emomiyo ahero ADC Maize Seed.

Jopuonj mag sekondar negotudre kendo gibed kachiel. Jopuonje nogo mek sekondar mopogore opogore nego obed gachiel kaka giloso gimoro maketo gi achiel e mbui kaka whatsapp kuma giloke paro kaka gipuonjo to kendo sirkal nego oternegi gik maketo somo bedo mayom kaka siirkal nyalo teronegi simbe madongodongo, madongogi maginyalo tiyogo kuom puonjo jopuonjre meg sekondar mayom kagiloso bende gikgi kaka kiny negipuonj jopuonjrego mondo tich obed mayom .To ka sirkal otimo kamae, oorone jopuonje toolsi kaka simbe madongogo ma jopuonje nyalo tiyogo to weche mag puonjo nyalobedo mayom ainya.

Ma en yath kata yien mar dwele. Yien ni ka osepidh ba onyak, jalno manigi two. To kosepidhe bonyak, itiyo kode e chiedho tuoche mopogore opogore. Jalno ma nigi ich kach, ma iye chando ahinya nyalo dhi pono dwele ni to ochwake. Ka osechwake to omadhe. Yadhni, yien mar dwele ni chiedho ich kach. To kendo jalno ma rayembe. Ma nigi yembe kata rayembe mangény, nyalo chwako dwele ni ba omadhi. To golo yiembe go e dende, bo bedo ma malongó. Mano e kaka itiyo gi yien, kata yath mar dwele ni e alworawa.

Ma en saumu. Mondo oti kode, ipoke. Ka osepoke, jalno moro nyalo ngáde mathiso thiso to tiyo kode kamano. Ngát moro be nyalo kawe, to kosekawe, to hode, kosehode to nyalo kike gi gimoro. To jalmoro be kosehode, to nyalo kao akawa to tedo kode kamano chiemo moro amora. Kosetedo kode chiemo en gi ndhadhu kendo harufu ne mit ahinya. Ma miyo chiemo bed gi harufu nogo no mamit. Kamano e kaka itiyo kode e alworawa.

Korwa newapidho alot tokanewapidho alot kor lwasi nolokore. Kakor lwasi nolokore chieng' nobedo, chieng' makech makoro alot nochako mana alot tuo e puodho, koro newadhi bawakawo pibe bawachako yuayogo pii kawaolone alodwagi balodwagi nodongo maber ma jii nobiro mana nyieo. Jii biro ka nyieo nikech wane mana alodwa odongo maber. Jomanotemo pidho mekgi notho koro wane mana mekwa nodongo newauso to newayudo ohala.

Ma en onjiri. Inyalo yude kuonde madiny diny kaka e buo kidi to kendo odakga e lum. Ogologa yuak moro saa otieno tokendo wachorega niya onjirini kokayi tonyalo omoni masira e ngimani. Koro emomiyo inyisogaji niya gibed mabor kendo giritre maber gi, mondo kik onjirini okagi kata omigi masira.

Lony masani itiyogo e puonjo kata somo ber nikech jopuonjre nigi mich mopogre opogore inyayudoni nyathi ber e go mpira kata nyathi ber e ringo. To nyathini kiketo no obedie buk osom totame. Koro ineno mana ka oketho seche e buk ka to engi mich manyalo konye e ngimane. Koro lony mowuok sanini ber nikech iyudoni nyathi nyalo timo gima, onyalotimo gima michne mane Nyasye omiye onyalotimo to konye mbele.

Sirkal nyalo loso kar puonj ma ipuonjo jopuonje, jopuonjgi makia tiyogi mbui kata teknolojia. Kosepuonjgi baging'eyo tiyogi teknolojia ni maber kuom puonjo jopuonjre. Sirkal nyalo kendo konyogi kata miyogi gik teknolojia manyalo konyogi epuonjo tomiyo puonjo bedo mayom kaka simbe madongodongo maginyalo tiyogo e puonjo nyithindo kata jopuonjre ee weche mopogore opogore kata sombe mopogore opogore.

Ka nikao ong'we yamo gi jomar chulo mosmos inyalo dhie kambigi tinyisgi togiluni simbino mosmos bagiyude niwach sim ma, simbego niga gi gima kagilal tinyalo lugi bayudgi. To kadebedni simbe olal tinyalodhi ka polis to polis tudore gi joma ninyiego simuka tiluoni mosmos bayude. Mae timorega ka jalno masimbe olal simbeno nonyieo gi pesa mang'eny to si

Ma en winyo miluongoni awendo. Winyoni beche tek tokendo tong' monyuolo dongodongo to bech tong'go be tek. Awendo koawendo nogono kaopidhe maber bomiye chiemo maber bodongo, onyalo nyuolo tong' to tong'gi otoo bogol nyithinde. Kogolo nyithindogo bodongo to bechgi enga matek ainya to kendo be kumopidhe oketoga dala bedoga maber. Seche magiwuotho to gigoolo duondgi mopogore opogore. Miyo dala bedo gi mor kendo kue.

Ma en pith mar bata. Kuma japith kosenyiewe kothin kata japith otio gi machine bo ogolo tong' bopidhe bobe odongo bomiye chiemo. Ithiedhe kotuo bobedo maduong' bonyuolore kendo toko ba onyuolo nyithindo moko. Iyudoni japith mopidheni yudo ohala kuome nikech onyalo uso tonge kata enbe onyalo use ma jokmoko manyiewe kaka dhi chame kaka ring'o.

Ma en rabuon. Ikawe tiluoke kiseluoke maler to inyalotede gi poteno. Jok moko be nyalo golo poteno koro kitede gipoteno kiseluoke tikete e sufuria tiketone pii morome kastipore chumbi matin tiweyo mondo ochieg kuom seche machuok kastinyagole kosechiek tichame .Jomoko be nyalo paye to kagolo potego topoge matindo kasto kete e pii to gikete sufria kasto giketo pii moro kasto gipore chumbi kasto gichamo kochiek.

Chal mar kor luasi makawuono nowachnia, chieng' dhi rieny matin to kochopo godhiambo to koth dhibedo .Koth ma dhi chue kuom seche machuok. To kodhno kosechue kuom seche machuokgo to dhiyudo ka cham maneji opidho dhiyudo pii to magidongre godo kamano e kaka joland kendo fwambo manofwambo kuomweche mek kor luasi nowacho.

Jo fuambo gi keyo hinyo oganda eyore mopogore kaka mae gimiyo oganda weche ma mriambo mamiyo oganda inyore. Iyudoniya gigolo ne oganda wach mopogore opogore e mbui ni katani ng'ani otho to kara ng'ano ngima kata ma otimore kata ma okotimore. Moko be iyudoni kidwarogi mondo gikau wach moro ma nyalo konyo oganda kaka oganda obet kumoro toloso wach ni oterne sirkal ma malo mond sirkal oyud. Iyudoni gileo seche moko okgibii koro oganda inyore.

En adier ni onge mar intanet en rang'eny ne jopuonje jopuonj nikech iyudoni piny masani gik moko lokore pile ka pile to koro ka intanet nipiny, jopuonj yude matek nikech negibegipuonjre e mbui kanyo e intanet kayo ka pok gidhi puonjo jopuonjre. To kiyudoni intanet ni giongego mio ngima bedonegi matek kaka degidhi gipuonj jopuonrego. To jopuonjrego kokopuonjgi to gimbe gineno matek seche ma penj biro. Koro iyudoni, iyudoni jopuonje bet piny tokao kalam tondiko gigegi magidhi puonjo. To gigi mondo obed mayom inyalo timgi e intanet. Koro kaonge intanet iyudoni jopuongeji chandore ainya, iyudo ka tij puonjo bedo matek negi.

Jopuonjre nego obedgi gikmoko e simbgi kaka ma kagine od penj kata kagisomo topenjo otamogi toginyalo goyo picha kasto sim dwokonegi duoko malong'o maduarore mar penjono. Kendo onego gibede mbui kaka whatsapp, twitter, gilos nini moro magibedo kachiel magilokoe paro gikonyore ka ng'ani nigima to ng'ani kia maa tonyalo puonje mae mondo gidongre kachiel.

Aero tiyo gi mbui kuom yudo weche manyien nikech mbui kanyo seche ma weche manyiengo wuok tiyudogi sesego lakini e TV kata e mbui kata e gazet kata mamokogo. Iyudoniya nyaka gikau wechegi ba gikau, kagisekaogi to giketo saa thenge ken saa achiel eka giom wachgi, ken saa adek kend eka giom wachgi .To kine mbui saa asaya midonje mbui tiyudo wachno kendo jomang'eny kete kanyo tinene..